En ireyuu okere jndekeit nemiten beek kwenet ako tukuk chemile bik kii okere ireyuton koyamat kabisa ak komiten beek kwenutab imbaranitet ak okere Koraa kit nemile bik kii okere ketik oeng chekotelelso chenyolilen any ako en ireyuu ko emet neyamat kabisa pirir kabisa piriren suswek momii kit nenyalil okot agenge lakini okere miten ketik oengu chenyolilen ak okere Koraa kit nemile bik kii beek chetililen nii ako in momiten iin beek chetililen ako momiten ropta oliten any, ak okere Koraa kit nemile bik kii chito nemii orit tii ndokelu komong kii wany kotos any bunu ono any en ireyutet any.

En ireyuu okere lorit tii ak bik chemiten lorit tii ak okere bik chekotobotyo en taban yuno akore Koraa karishek chemiten taban ireyuno ak okere any kituru kuniok chebo pandek en lorit orit tii ak okere bik cheibe kiniok chuton bo pandek koba taban ireyuno. Oker Koraa omongu ole boishoni ko kotoreti bik bik chemoimuche gee amun okere bik chechang kabisa chekotobotyo en bii reyuno en tabanut konye ngunon keropchi pandek. So boishoni ko kararan kot missingi ngamun toreti bik chemoimuchegee ak bik cheseretos sikopit tii konyorchigee ak ichek omitwokik.

Baishoni onekinetitoi Chito neitai koron koyache Kwa silugulelekinetengei ngalek ab tilishetenbireyu agere Chito netilchin Chito age sumek en kinyosiako en yuteton agere chichiteton koitindoi mashinit akoentuteton koyache komiten kot yache komii stimet akoyache itindoi mashinishek chekitilen sumek akoyache koraa itindoi burashishek chekibuksen ak metit yangagetil ago goraa koyache itinye kitambaet nekiratin katit sikobit komateiteji Chito sumek ngoroik chik

Nager bichait Ni abwati lakwet nemiten ireyu komiten sukul agere lakwet nekailach ingoroik ab sukul akolakwanitetonbko somanindet agere miten black board akomiten choranutik chekakichoran akesir kainutik chebo choranutik chotetan lakwanitetan amangu Kole somanakonetegei aklagok alak Chemiten class

Koroi okere en ireyu ko koroito nebulu, omongu olee koroiteton kekuren olbarit, koroiteton kobokomonut kot mising en kokwenyun amun toreti biik eleoo en kokwet, yoon imoche iiib kouu mosiket iwee imbar anan ko yoon kebut kouu bandek ak imoche iibu kobwa kaa koyoche inde olbariniteton tukuchotetok ak itoru akoi kaa anan ko yoon imoche okot minutik chekimine koba imbar koyoche iboishen koroitet koyoe kasit koik rorisi ng'amun roisi.

Tuguk Chu koron kekuren machanik akomachanik chechame kochebo ktda momul machanik Chu kokararan kabisa achome ngamun inginde chaik koanyin chai kot kabisa ako butet ab chai en machanik chutetan kebute quality kibute itik aeng ak sindanut kongeba kenga chaik chuteton komangu machanik Che quality kot mising machanik Chu koanyinyen kabisa en chaik akomabite chego ako quality nekararan akot arubut nekararan kot mising achome machanik Cheba chemamul ktda anyin machanik chotetan ako makergei ak alak kebakengiritu chaik mangirito kongengaa machanik chotetan koninde chaik Kou buiywet anyi kot machanik ab chemamul

En ireyu agere baishet Nebo ketik agere imbaret neonia nemi ketik chetelendos akomiten ketit chekakilul kobaishoni agere kebete ketik ak kebete bagoinik agere kora komiten ketik chemengechen chekakiminat akoamangu Kole ketik chuton en kerenyun kochebarus KO baishoni en kasari en korenyun kokikowalak ketik kokikeib kemin en legemoshek Olin korubgei ak ainet ko getik komagemine sanasana en barabaroshek ntamun imuch koter tuguk chechang imuch konyo robta neon kolul anan koyangaus komuche kolulio Koba ngweny kokerenyun en baishoni agere kokararan kot mising kesibto ketik chuteton kemin en tabands elebarubegei ak korik

baishoni ko ba kamanut missing keyai komaikiyai baisho komeiyanye chito koniyai baishoni imuche inyoru rabishek chechang kot mising ntamun baishoni kotindoi rabinik ako baishoni koraa kotimeyai koitun olesaptai ak kouit olesaptai koyangei baishoni inyoru amitwagi akomuch koraa iyalde tuguk chutetan ako tuguk chutetan ko bandek ko ngemin bandek ko ba kamanut mising komemuchi iseret amun imuchi ichopen githeri yangargar bandek ak yangakoyamia imuche ibir akiip koba tinga ingaa akinyoru bushe cheimuche iyame akoba kamanut mising keyai baishoni ako ba kamanut mising

Poishoni kopo komonut kot mising ndamun poishoni koyoche kotililen tuguchu aengu agere miten lorit akagere miten kiguren escavertetsit ko ingunon Kobo komonut mising ndamun yonimochen kou nguno agere kirou kakipal ireu ako Chang ng'ung'unyek ako en taban ko Barbara so makoi kelokchi ng'ung'unyek choton Barbara koyoche komiten lorit inoni sikopit keromu nyukunyek chuton akende lorit parakyat pikeip bikaketimta eng otageeanan koimuch agot miolekakiimache kechobe ketandasan kowo line koyochei komi tuguchu oengu amu po komonut kot mising poishoni en kokwet komamiten kongetos piik mising amun memuche iip ak portongung ng'ung'unyek choton tugul kotaikeste.

Tuguk Cheba maana en ireyu agere komiten teta agere kit Nebo kamanut saiti ko dairy nemiten en ireyu ko tuguk choton aeng' agere Koba maana kot mising' amun komamiten teta koraa komaimuche kenyorun cheko angomamiten koraa dairy inoton akotinye teta komamiten oleibe cheko Koba komamiten teta komaba maana dairy agere ale ba kamanut kot mising' tuguk chuteton aengu ndamun yamiten teta akigei cheko isiche oleibe koba akyamiten koraa dairy Koba maana saiti ko en kerenyun agere Koba kamanut kot mising' tuguk chuteton aengu

En ireu akere amitwogik cheonyin kot missing. Akere miten ngokiet, ndile ile komangokiet lakini, ngokiet inoni, ak akere juice chemiten kilasit ak akere miten beek ak akere miten tuguk cheu salads en taban yu. Ko tukuchu ole kyomdo, kindo ngokiet agenge akinde salads tuten akinde tuguk chemi taban ireyu among'u ole chips kinde taban tugul akiyam any pole pole akindeun juice kilasit, iyome akiyee mutyo mutyo, tuguchu kwonyin kot missing, onyin kabisa.

Chopet ab inoni korong koyache Komiten bushek inde bushek kirait anan kobakulit neon akinde chumbik, akinde sugaruk tuten akinde mwaita kitigin akinde bek eny anan kotkomi chego imuche inde akitangwar itangwar kotaikonamak kouit itya imurmur chemengechen akimildee kolebelit akinde ma brambenit akinde any brambenit akindoi mwaita akiwech kamasin akinde koraa mwaita akitya isutu kora en ireyu agere miten samakiat ko samakiat ndani koyache keun ak bek chebelebik akitil kitunguik ak nyanyat akikarangan kitunguik chukan ak nyanyik akinde samakiat orit akikorgoren korur komokwek twan akimete kamasta ingo korur.

En ireyu agere miten bilibilikmiten biasinik miten kitunguik miten bilibilik chebiriren ak chenyalilen akomiten kora nekebare pilipili hoho akomiany koraa kibare cucumber kotuguk Chu konyalu kende olekaitit yangeyal iwe inde olemiten mat kotinye frigit imuche iyal tuguk Chu tugul akuliun kolililitun itya inde frigit orit akiyatyi koristo sikobit kokararanekitun kila ak kila kotuguk Chu koraa komamache kende chiket oleyasu mat mache olekaitit kabisa koyebur en olekaitit komarestos iko fresh kila ak kila

En ireyu agere tuguk chenyalilen ndager Kou bandek kotuguk chuteton kokabutmr koruiyo akomabur kotelelso amangu ale en ireyu kit nekatestai en ireyu ko imuch kokanyonkoristo usonet neon kot mising anan kokanyo robta nekabato usonet komuch kolulsi bandek Chu yangarobon neon akous kabisa kongeten tuguk tugul chekamiten imbar minutik Chemiten imbar koruitos Yani koburen konguruktos makobure ko teleldos komie Kou yelekirutundoi ko kit nekatestai en ireyu amangu ale ka koristo nekaon kot mising nekayai bandek chuteton ko ruyoiso

Tugukchu any ndaker ko bitunatin en tugoshek anan ko tugoshek chon echen kikuren en lugait ab chumbek supermarket kotuguk hu kobitunatin en supermarket ako ndaker tuguk chu kouwon muchelek tuguk chu ko en supermarket komiten chekakiratarat cheyechen kou chu kondiemwe tugoshek kebimani en kiloishek ko tuguk chu kiyoe ak Kiam tuguk chu kwanyin kot mising indiyam koyache iyamde marakwek anan kobiasinik kotuguchu kwanyinyen kot mising imuche iyam kolanchi anan kochebo langat muchelek chuteton anyinei muchelek chuton

En ireyu koroito neachame kot mising en ireyu ko bilibiliot nenyalil ak pilipili hoho kotuguk chon aeng achome kot mising bilibiliot koron nenyalil netenden imuche inde ingwek anan ichopen okot kachumbari anan okot imuche ityonatyon akindechi ingokiet bek Yanga Mach kolala ingokiet kongoyee ingokiet kosabe ko pilipili hoho eny achome kot mising amun imuche ichopen ingwek cheu bendo anan ko ingwek alaktugul indii kit agetugul korgeyam ingwek chotetan kotinye Lada neanyin mising Yani tinye test neanyin kabisa kondiyam ibaibaenchinin okot kot mising tuguk Chu aeng achome kot mising akotam abaishen sanasana achome kabisa

En ireyu agere tuguk chekakibangan kokararanikitun mising chemengechen lakini mamengechenbkot mising amangu ale tugukuchuton ko biskut akoyelekichoptoi biskut komiten kampunit nywan anan ko factorit nenywan nekichopen tuguk chuton amangu ale tuguk Chu keminie bushek korong akinde sikaruk koyam kabisa ageteshinbtuguk alak chekikuren ingredients alak chememuche keteshin akenam mianiton nikakimimin akinde mwaita agechop tuguk Chu akepakenb

Baishoni Koba kamanut kot mising en Sabet ab Chito sikeyai baishoni akotareti bik iiku chi negaiksi en koron baishoni Koba kamanut neon kabisa yameyai baishoni komeigu Chito Nebo kamanut saiti koyangeyai baishoni koigu Chito Nebo kamanut kot mising Yani iyeigu magariot en ta Olin Karon isiche okot kasit iyai kasit isich rabishek kobaishoni Koba kamanut kabisa keyai achere chi agetugul alenjini koyai baishoni ba kamanut kabisa'

Koroi achome kot mising akokoroi kekuren labtopachome koroi kabisa ntamun tareti bik ngogemwanafunsi akoimiche isoman kotaretin koroi isoman yamewe okot sukul isomani chekibare online classes akokoroi koraa yanimache Iger kit netesetai en emet imuche ibaishen koroi itetan ko koroi Koba kamanut kot mising kikuren labtop achome kabisa

Koroi ko ba kamanut kot mising en bik ab kokwet nyun amun netai kometinye koroitetan koroitetan korong kekuren simoit akongometinyebsimoit komemuche ongalal ak Chito nemiten olelon ako koraa simoit niton komuche kotaretin koraa Iger kit netesetai en emet akokoraa komuche kotaretin isomanen okot akomuche kotaretin igeren tuguk cheakere bik en online ko koroi itetan ko ba kamanut kot mising anan okot komara mi chi nekamiani nekamache taretet en chakinet komuche kobaishen simoit niteton kobirchi Chito nekalon sikobit konyor taretet kobsimoit niteton kobakamanut kot mising en kokwet akobo kamanut en chitugul.

Tuguk cheachame en ireyu konkoroi kochuteton orange ako amangu tuguk chuton ko sodaachome soda kabilet ntamun anyinyen kabisa akochame chebo logoek ntamun logoek kokararan en borta akokonu afya nekararan en borta ngung achome logoek kabisa achame tuguk Chu chebo logoek kot mising yain isich ngubut akoyain isich kimnatet okot yanimyani Akiyam logoek anan iye tuguk chutetan chebologoek kokoninokot ikimitu akokonin afya nekararan

Koroi kekuren kiptarurut bich chechang kikuren kiptarurut akokoroi kebaishen yangilile tos kokamin Chito Neu tienindet nekamache kotien akolil tienwagik chik kebaishen koroi itetan kelile ak koroi kotinye kit nekicontrolenen koroi kecontroleni Kowa barakiat Olin kabisa sikobit kolil ngweny ako oldo yelekemache ichoben tuguk kolil yoton tugul kongeten Barak akoi ngweny kobkoroi ko kararan kot mising ako koroi koraa yamiten mara ingele miten sherehe anan komiten igorta agetugul kebaishen koroi kelilen tuguk en igorwek cheter ak cheter